Wambere nĩ wagi wa barabara njega cia kumĩria magetha makwa tondũ kũrĩa mũgunda wakwa ũrĩ nĩ kũndũ thĩiniĩ tĩ taũni-inĩ, na kwogwo barabara iria irĩ kũndũ gũkũ itigerekaga na makĩria hĩndĩ ĩrĩa kwaura. Ũcio ũngĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa mĩena mĩingĩ ya bũrũri ĩkũrĩtie indo ta iria handĩte mũgũnda gwakwa, ũkoraga thoko ĩrĩ na wĩingĩ wa kĩndũ kĩu na ũgwo gũgakorwo na ũritũ wa kwona thoko ya magetha makwa. Ũcio ũngĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa thirikari yarehe indo ingĩ kuuma nja wa bũrũri ithenya-inĩ rĩa kũgũra iria tũkũrĩtie gũkũ bũrũri-inĩ na iria marehaga na thogora wa thĩ makĩria na ũgwo kũritũhia mwonere wa thoko ya magetha makwa kwona andũ aingĩ makoragwo magĩthiĩ kũgũra icio cirĩ na raithi, gũkĩra ici tũkũrĩtie gũkũ iria ikoragwo irĩ na goro hanini .

Wĩingĩ wa indo ta iria ndĩrendia nĩ ũmwe wa moritũ marĩa ndũnganaga namo hĩndĩ ĩrĩa ndĩrendia indo ciakwa cia kuma mũgũnda thoko-inĩ, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria nyendie indo icio na thogora wa thĩ, ũndũ ũrĩa ingĩaga kwendia indo icio na thogora wathĩ, indo icio ciumanagia na gũtigara na imwe ciacio igacoka gũthũka angĩkorwo nĩ indo itangĩigĩka ta nyeni na mboga, ũndũ ũrĩa ũndwaraga hathara nene mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ marĩhi ma igũrũ ma kanjũ arĩa mokaga kũrogota mbeca o hĩndĩ o hĩndĩ, ona thengia wa gũkorwo nĩndĩhĩte igoti. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ũcenjia wa rĩera ũndũ ũrĩa ũgiragĩrĩria andũ aingĩ kumĩra kana gũka thoko-inĩ nĩguo makorwo makĩgũra indo, ũndũ ũrĩa ũtũmaga kana ũcũngagĩrĩria thiĩ hathara nene mũno. Ũndũ ũcio ũngĩ wĩgiĩ ũcenjia wa rĩera, nĩ kũrĩ indo iria andũ matahotaga kũhũthĩra hĩndĩ ĩrĩa kũrĩ na rĩera ta rĩa mbura, kĩndũ ta igwa, ũndũ ũrĩa ũcũngagĩrĩria indo ciakwa kũra.

Wambere iria nĩrĩendaga ũtheru wa gĩkĩro kĩa igũrũ nĩguo kũrigĩrĩria kumana na gũthũka, kuoguo ũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ indo iria ũrakua iria rĩu nacio angĩkorwo nĩ mĩtũngi, kana ndoo iria cikuaga iria rĩu, nĩwacithambia wega, wacianĩka nĩguo ciũme, nĩguo kũgirĩrĩria iria rĩu kumana na gũthũka. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ iria rĩaku rĩtinahutania na indio ta maguta, kuona no ikorwo igĩtũma iria rĩu rĩthũke. Ũndũ ũcio ũngĩ, nĩũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ iria rĩaku ndũnarĩiga handũ harĩ na rugarĩ mũno na hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩkua ũkarĩiga handũ harĩ na ũhehu kuona ũrugarĩ mũkĩru nĩũthũkagaia iria. Ũndũ ũcio ũgĩ, nĩũbatiĩ gũtigĩrĩra atĩ, iria rĩu rĩtinaikara mũno kuma hĩ kana kuma ũrĩkame, kuona rĩngĩikara makĩria kana thikũ nyingĩ no rĩkorwo rĩgĩthũka naihenya.

Rĩrĩa kũrĩ na ũnyihu kana wagi wa mbura mathogora ma indo nyingĩ nĩmakoragwo makĩambatĩra thĩinĩ wa mathoko. Thogora wa indo ta nyanya, thũkũma, mboga o ũndũmwe na indo ingĩ nyingĩ nĩũkoragwo ũkĩambatĩra kuona nĩgũkoragwo na ũnyihu wa indo icio. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ rĩrĩa kwaga mbura na rĩrĩa irio cia kũhe indo ta mahiũ ma ng'ombe na mbũri cianyiha, arĩmi nĩmakoragwo makĩgĩa na kahinda karitũ harĩ kũhũnia mahiũ mao na makĩria ma ng'ombe, ũndũ ũrĩa ũcungagĩrĩria iriya kũnyiha na gũcũngĩrĩria thogora wa iriya ũkorwo ũkĩambatĩra thĩinĩ wa thoko. Naguo rĩrĩa kwĩna riũwa inene iganda cia mũtu nĩikoragwo ikĩambatĩria thogora wa mũtu kuona nĩgũkoragwo na wagi wa mbembe maũndũ maya magĩcũngĩrĩria thogora wa mũtũrĩre kwambatĩra na njĩra nene.

Ĩno ndĩrona tarĩ ndũka nene kana kĩrĩa kĩũkaine ta supermarket, na nĩ ĩrĩ moguni maingĩ mũno kũrĩ rũrĩrĩ rwakwa. Wa mbere nĩ ĩteithagia andũ kũgũra indo ngũrani na indo nyingĩ harĩ handũ hamwe, kuona mũndũ aingĩra kũu nĩ ahotaga kuoya indo nyingĩ iria angĩkorwo agĩbatara kuona nĩ ĩkoragwo na indo nyingĩ ngũrani na irĩ na ũtiganu. Ũndũ wa keerĩ nĩ ĩhotaga kũhonokia mahinda na mathaa kuona mũndũ ndabataraga gũtinda akiuma handũ hamwe agĩthiaga handũ hangĩ nĩguo gũcaria indo iria arenda kuona nĩ ĩkoragwo na indo nyingĩ iria mũndũ angĩkorwo agĩbatara. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ĩteithĩtie mũno makĩria hari gũtura mĩeke ya mawĩra kũrĩ andũ aingĩ kuona nĩ ĩrĩ na ũhoti wa gũkorwo ĩkĩandĩka kana kũhe andũ aingĩ mĩeke ya mawĩra, kuona o ũrĩa ĩrĩ nene noguo ĩkoragwo na aruti wĩra aingĩ a wĩra. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ ĩteithĩtie kũrehe ũthii wa na mbere kuona nĩgetha ĩkorwo ĩgĩakwo handũ no mũhaka hakorwo harĩ hakũrũ nĩũndũ kana hakorwo harĩ na kĩndũ ta mabarabara nĩguo kũhotithia andũ kũhotaga gũkinyaga kũndũ kũu.

Hĩndĩ ĩrĩa mũrĩmi akorwo akĩruta magetha make kuuma mũgũnda-inĩ, nĩ ambagĩrĩria thabarĩ ĩngĩ ya kwambia kwĩharĩrĩria nĩũndũ wa kĩmera kĩngĩ kĩa mahanda. Ũndũ ũyũ rũrĩrĩ-inĩ rũakwa wĩkagwo na njĩra igĩrĩ, ya mbere nĩ kũhũthĩra andũ na ya kerĩ nĩ kũhũthĩra karagita. No ũhũthĩre karagita karĩa nĩ macini na iria ihũthagĩrwo mĩgũnda-inĩ nĩguo gakorwo ga gĩkũrĩmĩra kuona nĩ kahotaga kũrĩma kũndũ kũriku kana hĩndĩ ĩrĩa ũrabatara gũcimbĩrwo na njĩra ya ũriku. Wa kerĩ nó ũhũthĩre andũ arĩa mahũthagĩra hũma kana macembe magakorwo makĩrĩma, ĩndĩ matirĩ ũhoti wa gũkorwo makĩrĩma na njĩra ndikĩru na nĩgũteithagĩrĩria mũno harĩ kũmunya mĩri ya mĩmera ĩrĩa ũrahandĩte ĩrĩa ĩngĩkorwo ĩtigarĩte tĩrinĩ nĩguo gũkũhotithia kũhanda rĩngĩ wona kĩmera kĩa mahanda gĩa kinya.

Mũrĩmi arĩkia kũgetha mbembe ciake nĩakoragwo agĩciga handũ nja riũwainĩ, nĩgetha ikorwo ikĩũma nĩgetha ikorwo igĩthandũrĩka. Nĩkũrĩ njĩra nyingĩ cia gwĩka ũndũ ũyũ, nĩkũrĩ andũ maciĩkagĩra makoniainĩ wona ciarĩkia kũma magacihũra na mũtĩ, magacoka iria ciatigara mĩcakweinĩ magacithendũra na moko. Angĩ nao mathendũraga na moko nĩguo gũtigĩrĩra atĩ mbembe ciao citinatũkanga kuona rĩrĩa wacihũra nĩikoragwo cigĩatũka. Nĩkũrĩ andũ angĩ nao arĩa monaga kaba gũcithandũrithia na macini. wona warĩkia ũguo nĩicokaga ikahuhwo nĩgetha ciume gĩko igacoka igekĩrwo ndawa ya kũrigirĩrĩria tũtambi ta mbũca nĩguo itikahote gũcithũkangia. Igacoka igekĩrwo makũniainĩ, ũgaciga handũ hega hatarĩ haigũ nĩguo itigakorwo igĩthũka.

Mũrĩmi nĩ abatiĩ gũtigĩrĩra atĩ nĩ akorwo agĩthiĩ thĩiniĩ wa irũrũngano hĩndĩ ĩrĩa ciabangwo kuona nĩ irĩ moguni maingĩ. Wa mbere, mũrĩmi nĩ ahotaga gwetha thoko ĩmwe kwa ĩmwe kuma arĩmi arĩa angĩ kana kuma kũrĩ arĩmi arĩa angĩ, kuma kũrĩ iganda, o ũndũ ũmwe na kambuni iria cikoragwo ciĩkinyĩtie thĩiniĩ wa irũrũngano icio. Wa kerĩ, mũrĩmi nĩ akoragwo na kanya ga gũcemania na andũ arĩa marĩ naũhĩgĩrĩru wa ũthondeki wa macini iria ihũthĩkaga mĩgũnda-inĩ ta mbombo cia kũhũra maĩ na ndawa mĩgũnda-inĩ na akagunĩka na mathomo ma ũrĩa indo icio ihũthĩkaga. Wa gatatũ, nĩ akoragwo agĩcemania na athondeki a ndawa cia tũtambi na mĩrimũ na akonio ũrĩa ihũthĩkaga. Oho mũrĩmi, no agĩaga na kanya ga gũcemania na ataramu na arĩa mangĩmũthomithia kũrĩa angĩkorwo akĩona kambuni cia kũmũhe ngombo nĩguo kwandandũra ũrĩmi wake.

RĨrĩa atumia meyũmba na ikundi, nĩ kũrĩ moguni maingĩ marĩa makoragwo namo. Wa mbere, nĩ mahotaga kwĩigĩra mũthithũ ũrĩa ũngĩmateithia hau gathutha-inĩ kuona kwĩ mbeca irĩa marutaga oro mũthenya thutha wa kiumia kana oro mweri irĩa imateithagia thutha-inĩ. Wa kerĩ, nĩmahotaga kuoya ngombo cingĩmateithia kwĩrũgamĩrĩra kĩmũtũrĩre, kuona no imateithie kũhingũra biacara irĩa makoragwo ikĩmaguna. Wa gatatũ, nĩ makoragwo na maciaro marĩa magayanaga o thutha wa mwaka, marĩa aingĩ ao makoragwo makĩhũthĩra harĩ gwĩka maũndũ matiganĩte. Ũcio ũngĩ, nĩ mahotaga kũhoya mbeca cia ũkũria wa ikundi cia atumia kuma kũrĩ thirikari, kuona hĩndĩ ĩrĩa meyũmba ikundi-inĩ, no mahote kwamũkĩra mbeca icio ũkĩringithania na rĩrĩa mũndũ araikia ihoya arĩ wike atarĩ gĩkundi-inĩ.

Rĩrĩa wagĩa na endia a kũenia indo ngũrani, nĩ gũteithagĩrĩria harĩ kwendia kĩndũ kĩu. Wa mbere, rĩrĩa wagĩa na mũndũ mũna wa kwendia kĩndũ kĩna, nĩ gũteithagia mũno kwendia na gũteithia kĩndũ kĩu kĩmenyekane, kuona nĩ kũrĩ indo igũragwo nĩ ũndũ mũndũ burani nĩwe ũrendia. ũndũ wa kerĩ, mũndũ nĩakoragwo na ũhĩgĩrĩru wa gũtarĩria kĩndũ kĩu kĩrĩa arenderia andũ na koguo rĩrĩa mũgũri oka, nĩũkoragwo ũkĩmũtarĩria na njĩra ĩrĩa akũhota kũnyita, nĩgetha akorwo akĩgũra kĩndũ kĩu. Ũndũ ũngĩ, o mũndũ nĩ ahotaga gũtangĩkĩra agũri ake na njĩra njega, kuona o mũndũ gwĩ kĩrĩa e hokeirwo na kũoguo akaruta wĩra ũcio na ũigĩrĩrĩki. Ũndũ ũcio ũngĩ, rĩrĩa ũrarĩha mũndũ kũringana indo iria endia, nĩ akoragwo agĩkĩra kĩo mũno wĩra-inĩ wake nĩguo gũtigĩrĩra nĩendia kĩndũ nĩguo ndakainũke moko matheri. Ũndũ ũcio nĩ ũteithagia kuongerera wendia wa kĩndũ kĩu.

Ingĩgũra thimũ njoke ngore ndĩraruta wĩra, nĩ kũrĩ maũndũ marĩa batiĩ gũkorwo ngĩrũmĩrĩra, nĩgetha ngorwo ngĩteithĩka. Wa mbere, batiĩ kuoya rithiti, hamwe na indo cia thimũ ĩyo, thiĩ nacio kũrĩa ndĩragũrĩte thimũ ĩyo, ndĩmerethere thĩna harĩa ũrĩ, nĩgetha makorwo magĩthondekera. Angĩkorwo thimũ ĩyo ndĩ kwagĩra, nĩmabatiĩ gũkorwo makĩnjenjeria, nĩgetha mahe thimũ ĩngĩ ya mũigana wa mbeca irĩa ndĩragũrĩte thimũ ĩyo ĩngĩ.

Wambere, ũgendi nĩwongagĩrĩra igoti rĩrĩa rĩumanaga na ũgendi kuona nĩ kũrĩ mbeca iria irengagwo hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ararĩha indo ngũrani. Wakerĩ, nĩgũturaga mĩeke mĩingĩ ya mawĩra, kuona kũrĩa mũndũ arakorwo agĩcera, nĩ kũrĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra, na mbia iria andũ acio marĩhagwo ĩ ta mĩcara nĩicokaga gũkorwo igĩcoka o bũrũrĩ-inĩ, kuona nĩmakoragwo magĩcihũthĩra kũgũra indo itiganĩte na oho kũrĩha igoti. Wa ũcio ũngĩ, nĩiteithagia harĩ kũnyitĩrĩra biacara nini, kuona andũ rĩrĩa macera handũ hana, biacara iria irĩ mwena ũcio, ta mĩkawa, wendia wa maĩ na indo ingĩ nĩũkoragwo ũgĩũkĩra na njĩra nene, ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩria kũrehera andũ acio mbia iria icokaga kũhũthĩka o bũrũri-inĩ na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ. Ũcio ũngĩ, ũgendi nĩũteithagĩrĩria harĩ gũthondekwo kwa mabarabara kuona kũrĩa kũragererwo no mũhaka gũkorwo kũrĩ na mĩthiĩre mĩhũthũ.